Irio cia ũndũire irĩa ikoragwo itũra-inĩ rĩakwa nĩ ta ndũma, ngwacĩ, iria, mũkimo, gĩtheri, indo ta mĩtura kana nyama, icio indo ciothe okorwo ni indo cia mũgũnda ta mĩaga, indo ingĩ nĩ ta igwa, ũgakora hena indo ingĩ cikoragwo ta maembe, icio nĩ cio indo irĩa njũwĩ ituura riakwa cia ũndũire.